Maũndũ ma kũngegania marĩa ndĩrona haha nĩ nyoka ĩkĩrũma nyanya. Ũyũ nĩ ũndũ wa kũgegania tondũ ithuothe nĩtũĩ, nyoka no ĩrĩire nyama kana ta matumbĩ hihi ma nyoni. No ĩno ĩroneka ta ĩrarũma nyanya kana hihi ngeciria hihi ĩratheca nyanya ĩno thumu nĩgetha ũrĩa ũgũka kũrĩa-rĩ, thumu ũcio ũmũthũkĩre kana ũmũrage kana hihi ũmũrwarie. ĨNo nĩĩroneka nĩ nyoka ĩna, iria cia thumu mũru, iria cirũmaga andũ na no ciũrage mũndũ. Rĩu kuona nyamũ nyoka ta ĩno ĩkĩrũma nyanya, nĩũndũ wa kũmakania tondũ onaniĩ nĩ ĩranjĩkĩra guoya gũthiaga gũtuaga nyanya o ũguo mũgũnda, itathuthurĩtie wega kana hihi nĩgũkoragwo na nyoka, tondũ nĩkũroneka ũngĩrĩa nyanya ta ĩno-rĩ, nĩwona ona no ũgĩkue ũtakũmenya.

Nĩndĩ ndeka marĩhi na thimũ, na njĩra ya Mpesa. Mpesa nĩ mũtambo wa kambũni ĩtagwo Safaricom ĩrĩa ĩheanaga raini cia Safaricom, na nĩ ũtungata wa kũrĩha na thimũ. Ũtungata ũyũ wa kũrĩha na thimũ nĩndonire wĩ mwegega, tondũ ngwĩciria ndĩna ndĩna security ndĩ mũndũ kĩũmbe itakuĩte mbeca cirĩ cash na mũhuko, tondũ aici ndigũtuĩka ndigũtuĩka gĩtumĩro kĩa aici cingĩkorwo ciĩ Mpesa-inĩ. Na ningĩ Mpesa no ĩkue kinya ngiri magana matano ũtakũmenyeka nĩ mũndũ, tondũ nowe ũkĩũwĩ balance yaku. Na ningĩ ona ũngĩenda gũtũma mbeca kũraihu-rĩ, ĩkuoya ndagĩka nini mũno gũtũma mbeca icio, koguo motungata maya ma kũrĩha na thimũ niĩ nĩnyonaga me mega, na ningĩ nginya transaction cost ĩ thĩ ũkĩringithania na gũtũma mbeca na kambũni ta ya Posta kana G4S.

Mĩoroto ĩrĩa ndĩnayo ya ihinda-inĩ inene nĩ ta nĩ ya mbeca ihinda inene nĩ ta kũgũra ngari, gwaka kamũciĩ kega, na hihi gwaka nyũmba cia gũkomborithia. Ĩno nĩ mĩoroto nyonaga ĩ mĩega tondũ mbeca ũthũkũmaga ũtagũthiĩ ta wĩra na nĩ mbeca njega hihi ũngĩaka nyũmba ũrarĩhia ta ngiri ithano o mweri na nĩ nyũmba ta thate, icio nĩ ngiri igana rĩa bĩbute na nyũmba kaingĩ citikoragwo na maruta maingĩ. Ningĩ no ndĩriragĩria kũiga ta biacara ya matatũ ĩrĩa onayo ta mũciĩ ta mũnene wa Nairobi-rĩ, ngari ĩyo no ĩkomie kuma kinya ngiri thate gũthiĩ naigũrũ. Icio ngona nĩ biacara njega tondũ citirabatra niĩ gũkorwo ho, cirabatara niĩ o gũcirora cigĩthiĩ wega na kwĩra andũ akwa a wĩra hihi makĩrute wega. Kuoguo ici nĩ nĩ nĩ nĩ nĩ cioneki njeg,a na ũngĩruta wĩra nĩnjigaga tũbeca tũnini mbanjeti-inĩ yakwa nĩgetha cikahotithia gũkinya hau. Onakorwo nĩ ikinya ta rĩmwe rĩa kwamba kũgũra matatũ ta ĩmwe-rĩ, hihi ngongerera karũni-rĩ, nĩnjigaga mbeca nĩgetha ngahota gũkinyanĩria iroto ciakwa cia hau kabere.

Moritũ marĩa njemanagia namo ma kĩmbeca ndĩ ta mũrĩmi, bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ, wambere nĩ indo cia ũrĩmi kũgĩa goro. Ũgakora indo ta bataraitha, ndawa cia kũhũra tugunyũ, kana ndawa cia gũtũma mũmera ũcio ũhane wega ciĩna goro mũno. Ningĩ ona macini cia kũruta wĩra mũgũnda ta matinga, icio ona ndũngĩgũrĩra cigũragwo nĩ andũ arĩa mena mbeca, ũgakora nĩ indo ciĩna goro mũno. Oho nĩũkoraga ndarĩma-rĩ, thutha wa gwĩka wĩra ũcio wothe-rĩ, kana thutha wa mũrĩmi gwĩka wĩra ũcio wothe-rĩ, ũkoraga nĩ mburũka ũrarĩa bainda ĩrĩa nene mũno. Ũgakora mũrĩmi thutha wa kwĩrutĩra na kũigithia mbeca nyingĩ mũno mũgũnda ũcio, mburũka nĩwe warĩa thigino yake, kana mũrĩmi ũcio nĩahinyĩrĩrio. Korwo arĩmi no mathomithio njĩra cia kwendia indo ciao hatarĩ na mburũka-rĩ, kana hihi thirikari onayo ĩnyihie igoti rĩa indo cia ũrĩmi-rĩ, ngwĩciria mũrĩmi no athiĩ na mbere wega. Mũrĩmi nĩabataire gũthomithio nginya ũrĩa mbeca cirutaga wĩra magoti kũrĩa kambũni iria angĩenderia ta nja wa bũrũri, maũndũ ta macio.